Koree entoki nadolita tene wueji, kadolita sii iltunganak. nadolta sii empuruo. nadolta enapitai ispitok too nkaik. naa kore entoki naparu tenadol ena kaparu naa oshi nkata najo ilkijanani maandamno. neekh ore naa ena puruo na teargas naa oshi ena.

Kore ntoki nadolita teneng'oji kadolita ltung'ana, naa kore kuloo tung'ana keshopitoo sayen neshopitoi nankan eeh sayen neyatai loata lkishopir neyatai loata lopir nadolita ntokiti nawua malasin, naa kore ntoki naparuu tanadol anaa kaparu naashi nkatai enkiyama amu kore shii teneyemishoi keshopi sayen tee lkeretii lelokop, koree aitoki nkai tokii nkatai shii eekeretii koree poponu musungu tanaa nkatai nayeuni netoduari lkeretii lamaasai neshopii naa nenia sayen, naa niatoki taa aparu nanu tenadol anaa.

Koree entoki nadolita tene wueji kadolita nkera. naa kore Kuna kera keuni te darasa. nibungita naa tabuletu. neeku ore entoki. nadamu tenadol ena. kadamu naa oshi enkata naas Kuna kera ntemata enche emusho. amu Kuna tabuleti naa neesieki Kuna temat e cbc